Amaa ena siai ai kisapuk oleng tenkop inyi amaa ena siai ai kisapuk oleng tenkop inyi amaa ena siai ai kisapuk oleng tenkop inyi.

Kaingo pegil orkastomai naa kakwa sidain eeta kaingo pegil orkastomai naa kakwa sidain eeta.